Ũndũ ũyũ wĩkagwo nĩgetha mũrĩmi ahote kũmenya gĩkĩro kĩrĩa kĩna indo ici agethete. Gĩkĩro kĩa igũrũ kĩa indo ici kĩringanaga na gĩcunjĩ kĩ maaĩ marĩa me irio-inĩ ici nĩgetha ahote kũgirĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa yũkanaga na ũhoro wĩgiĩ maaĩ maingĩ. Ũndũ ũyũ ũtũmaga mũrĩmi ahote kũmenya kana indo ici nĩ cikinyĩtie gĩkĩro kĩrĩa gĩbataire kamũira citwarĩtwo kũrĩa ciendagĩrio na nĩgetha itigatũme andũ magĩe na mĩrimũ ĩtarĩ mĩega.

Haha haronania ũrĩmi wa kĩrĩu, mũbacĩrĩre, norĩa ũrarora mĩmera ĩno kũringana norĩa gũbataire, haha nĩ haronania mũrĩmi ũyũ arehete maĩ mĩmera-inĩ ĩno kũhũthĩra tũmĩberethi, tũrĩa athondekete túrima tũnini, nĩgetha o mũmera ũkorwo ũkĩamũkĩra maĩ hĩndĩ ciothe, nĩ hacoka hakonania atĩ, nĩ kũrĩmĩtwo na gũkeherio ria, rĩrĩa rĩngĩtunya mĩmera ĩno irio ciayo, nĩũndũ ũcio, wĩra ũyũ ũrutĩtwo haha, nĩ mũthaka, na wa kuonania ũthii wa na mbere wĩgiĩ ũrĩmi, wa gĩkĩro kĩa gũrũ.